Kũndũ menyete kwa magegania thĩiniĩ wa Kenya nĩ, kĩrĩma kĩnene gĩa Kenya, kũrĩa andũ mathiaga kwĩrorera nyamũ cia gĩthaka, na ningĩ kũambata kĩrĩma-inĩ kĩu. Kũndũ kũngĩ menyete kwa magegania nĩ, kĩrurumo, kĩrĩa gĩkoragwo Nyahururu kũrĩa maaĩ maitĩkagĩra mũkuru-inĩ marĩ maingĩ andũ makeyonera marĩ kũũrĩa rũgongo, ningĩ kũndũ kũngĩ menyete kwa magegania nĩ iria inene rĩa India, kũũrĩa Mombasa, andũ nĩ magĩthiaga gũkuuo nĩ tũtarũ na gwĩtubĩra.

Hĩndĩ ĩrĩa andũ maraheo iheo nĩ hĩndĩ ya gũciarwo kwa mwana, kana hĩndĩ ya kũĩharĩrĩria gũciarwo kwa mwana, ningĩ mũndũ no aheo iheo hĩndĩ ahetũka kĩgeranio, na hĩndĩ ĩrĩa arĩkia gũthoma cukuru akĩhumbwo thũmbĩ, ningĩ, mũndũ no aheo iheo hĩndĩ ya gũkenerera ũhiki, hĩndĩ ĩrĩa mũrakũngũĩra mũhiki na mũhikania.

Wĩra wa atongoria a ndini nĩ wa gũteithia andũ a itũra. Ningĩ wĩra wao nĩ wa gũtongoria kanitha na gũthoma kiugo kĩa Ngai na kũhunjia. Ningĩ wĩra wao nĩ wa gũtongoria na gũkorwo mwerekeo mwega wa andũ arĩa ethĩ.

Niĩ ndĩrĩ ndagĩa na moritũ ngĩikia kura kũhũthĩra intaneti nĩ tondũ, ngoragwo ndĩbangĩte muno gũikia kura, na ningĩ nĩ ngoragwo ngereire intaneti-inĩ nĩ guo nyone kĩrĩa kĩrendekana na maũndũ marĩa mũndũ arabatara agĩĩka.

Mogarũrũku marĩa megũkorwo ho mĩeri mĩnini thoko-inĩ nĩ atĩ, indo nĩ cigũkorwo na goro mũno nĩũndũ nĩ gũgũkorwo kwĩna heho mũno, rĩu irio mĩgũnda-inĩ nĩ cigũkorwo cithirĩte. Mũbango ũrĩa njĩkĩte nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio nĩ rĩrĩ, nĩ kũgũra indo cirĩ nyingĩ hamwe nĩ guo ndikae kwaga kĩndũ ingĩruga kana kĩndũ ingĩrĩa.

Nenda cia ũkinyanĩria cia mũingĩ cirehete ũnyitanĩri wa mũingĩ na atĩ ,andũ nĩ marahota gũkorwo makĩmenya kĩrĩa kĩrathiĩ nambere bũrũri-inĩ, nĩ kũreherwo mohoro ma hi na hi nĩ tondũ nĩ ũgũkorwo ũkĩmona nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Ningĩ nenda ici nĩ cirahota kũmenya atĩ andũ nĩ marahota gũkorwo makĩaria hamwe. Tũge mũndũ arĩ Nairobi na ũrĩa ũngĩ arĩ Nyahururu, nĩ megũkorwo makĩaranĩria.

Ingĩtarĩria mũnene wakwa atĩ, ũmũthĩ ndacererwo nĩ ũndũ wa ngari kũingĩha barabara-inĩ na mathaa marĩa nyumire mũciĩ ũmũthĩ, no mo nyumaga rĩrĩa rĩngĩ na ndĩ mũhoe mũhera, ndĩmwĩre atĩ mũthenya ũngĩ nĩ ngauma tene na ndigacererwo.

Arĩmi anini a kauntĩ ya Garissa mangĩgunĩka na atĩ, mĩmera yao nĩ ĩgũkorwo ya kuongerereka. Na ningĩ ,indo cia ũrĩmi ici nĩ cigũkorwo cia mateithia, nĩguo kũeheria wĩra mũingĩ wa kũrĩma.

Ingĩcemania na mũrata wakwa thoko-inĩ, wa mbere nĩ kũmũhĩmbĩria na kũmũgeithia njoke ndĩmũrie ũrĩa ahana na ndĩmũrie gĩtũmi gĩake gũkorwo hau thoko-inĩ. Wa mbere tokorwo nĩ kwendia arendia. Akorwo nĩ kwendia nao kũmũgũrĩra indo, wakorwo nĩ gũka okĩte kũgũra, no kũgũrania tũngĩgũrania indo hamwe tũcoke tũtwarane handũ mũkawa-inĩ, tũnyue cai hamwe tũkĩmenyaga ũrĩa kũrathiĩ na mbere , tũcoke tũinũke.

Wĩmwega? Njĩtagwo Hannah, na ngũkaga nĩguo thiĩ cukuru-inĩ wa Nyeri Polytechnic, no nĩ ndora njĩra. No ũnjĩrĩre kũrĩa kũrĩa njĩra ya gũthiĩ Nyeri Polytechnic kũrĩa ĩrĩ ? Tondũ kwendaga gũthiĩ kũrĩrĩria wĩra.

Ingĩcokia atĩrĩrĩ mũndũ mũkũrũ angĩngeithia njĩra-inĩ, "ĩĩ nĩ kwega cũcũ, wathiĩ kũ cũcũ?" Anjĩre kũrĩa athiĩ, wakorwo auma na mũrigo, ndĩmũteithie na ndĩmũkinyie kũrĩa agũthiaga.

Ũhoro waku? Niĩ njĩtagwo Hannah, na nĩ wega gũkũmenya. Witagwo atĩa? Anjĩra ũrĩa etagwo ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, niĩ ndutaga wĩra kambuni ĩno, na nĩniĩ mũhũri wa mathabu gũkũ, na wĩ karimbu mũno, na wĩigwe wĩ mũciĩ.

Wa mbere nĩ kũmũgeithia, na ndĩmũrie ũrĩa ahana, na nĩ kĩ kĩmũrehete thoko-inĩ. Ũguo nĩguo ingĩambĩrĩria ndereti itũ, na kwambĩrĩria hau tũtwarane nake ĩmwe kwa ĩmwe tũgũre indo iria ekũgũraga, nake andeithie kũgũra indo iria ngũgũraga. Twarĩkia tondũ nĩ mũrata wakwa no tũthiĩ handũ hoteri-inĩ tũrĩe kana tũnyuanĩre hamwe arabu mũndũ athiĩ njĩra ciake kũinũka.

Ngwĩciria gĩtũmi gĩtũmaga mũini wa nyĩmbo ateithie mũno hĩndĩ ya kũina nĩũndũ, ena mũgambo mwega ũrĩa ũgucagĩrĩria andũ aingĩ gũka kanitha-inĩ kana kĩgongona-inĩ kĩu kũina. Ningĩ nĩ ekũgoca mũno, na nĩ ekũgoca wega gũkĩra andũ arĩa angĩ.